Mmh en irou Kee kiodoi kitumguik okere ole miten ne mashinit nekipimonen ko kitumguik sanasana niwe ndonyo komuch kioldo ko mara somok kii ko siling taman kou nono ko alak kiodoi ko kiloit agenge komara ko fifty anan ko fourty yono. Bo komonut boishoni en sobenyon nii amun bik oleo kotiyengee komostab imbar so nguno nii komuch komine chechangi sikwalda kopit kwolchinen omitwokik lok kii anan ko anan ko liponchi school fees.

En irou okere minsetab bananas aah en komoswek chechang inee komoto kimine mananas amun aah momoche momoche ropta neo ako momoche Koraa asista neo moche climate nemiten kwenet yon kole aah. Bo komonut mananasi amun imuch kiam kolokoyat tii yaani kwam familiar akomuchi Koraa Kialda. Tindo komonut Koraa en bortonyon nii amun aah toreti kokirindo mionwokik alak tukuk sanasana komara ot yon tindo chito moet ko nkwam lokoek inken mananas ko aenge en lokoek ako imui kosob amun tindo vitamin C .Mananasi komoche ribet Koraa nemiten barakiat yon tokomiten imbar, moche kesember ako nibor yon kisemberi korute bik so nguno nii komoche chito ne semberi ako nini ko kalach ingoroik che imuche Kotor motko motkorut.

Kindo maah mwaitab ngwek, kesekenji nyanyik ak kitunguik ak itilatil komengekitun bobet chuton sikobit koyom mwaita tugul. Ikere kotinde kowo tugul komoityin mwaita oldge ako miten oldo yemorure kou imuch orit. So ko nguno itilotili koik chemengechchemengechen ak inde maa, ikany nekit minitisiek muut ikorkoren, yekorkoren ii itesyi beek tuteno sikobit kosich supu; supu kotoreti lagok amun tindo proteins, kotoreti lagok, kora kotoreti bik chekoyechekitun, bik cheyosen amun icheget komomuche konyei omitwogik alak so nguno yende supu kotindo ladha nekararan supu chebo bobek.

Ah boishen kokwetunwek chechang bulbulishek chetinye yekinome kotiyengee nyolu kokonyor balance en borto , ikere yeib nemotindo eleki chemokiben eut tii imuch ko kobet balance sii ako Koraa ko roisi en ibet kotiyengee usus mou yon keib kit netenoo kit neteno tankit tukuk ko uitu Koraa en lok kii koiku roisi amun monyikisto icheket tii kotiyengee lok kii komonyolu koibe tukuk chenyikisen.

Mmh ochome nchuku kotiyengee ikochin bik ngubut tii ako tinye ah korindo mionwokik ah toreti en mara yon kawirak moet tii kotoreti kosto wii in kasi kasishek chemiten en moet. Koraa kotoreti mukulendo yon mara kotinye chito miondo nebo mukuleldo kotoreti, Koraa chitab sukaruk kii konyolu kwome nchuku kotiyengee balanceni nini level nebo sukaruk en borto. Koraa ko in chito netindo miondap pressure konyolu koraa kwome nchukuk kii amun iune tikitik en borto nenyin kotoreti matko matkolany barakiat pressure.

Noni keboishen kepite ingwek kepit kepiten iss kindo beek ko in pandap tai nebo neomoche oker en koroi ko ingen pite beek kii ako ndo Koraa nini kerichek ko ikere yekinde beek ah abakora abakora korutu ngwek kii kopoto kosto ah tyongik alak cheu murek kii ak aphids chon tam konome nomee ingwot soke sokyotab igwot sana sana konomee sukuma ak isirek Koraa ikere yekipit komonome isirek ingwek. Koraa ko yekipit tii ko tesokse ha min produce amun nii itos chechang Koraa ko iin iku konetishet en kopotik alak chemotindo chemotindo ngomnotet akobo kiton ko bik alak chetindo ngomnotet akobo kiiton nii komuch konet bik iko ko ikere Ile ibu wolutyet en nini kotukul en koret kotukul.

Aah noni ko kounetab nduma ko nduma kotinye ah komonut neo en bortonyon korongi ko yon kawirak moet en chito ko toreti kobose in koristo en moet. Koraa ko kiwango nebo mwaitab en nduma komiten ng'wony ko nguno ko toretii bik chon tindoi borwek cheyechen nii Kobos borto. Koraa ko anti oxidants ko toreti bik chon tinye cancer kobose kobosee mmh u pain killer amun wendii kobele kobele cell ichotet chombo cancer u nguno kokiyochi chito chemotherapy .Koraa konyolu kwam nduma bik chetinye miondap sukaruk kii amun inibore iker level nebo sukaruk en nduma komiten ng'weny nibore okot ii ikergeit ak kit neu makatyan , chapati anan ko kit agetukul kii si ngunon ko bikab sukaruk kii konyolu kwam amun suk level nebo sukaruk en nduma komiten ng'weny.

Aah ichechu ko ripsetab inguronik kii ko en boishoni konyolu konai chito kole en wikit netai konyolu koyaak nee en inguruet, nyolu ikochi omitwokik cheu nee , ngo nyolu ipit tii, ngo nyolu kikochi kerichek cheu nee , nyolu ke vaccinaten motkonyor miondo oino nii tukuk cheu chono. Nyolu Koraa konai kole kotabi inguruet tii konyolu koburto Ono, ngo nyolu kobur kou kapimgoken nii, ngo nyolu kobur kobur kinde in ah ketik chon kipire koba kole sikopit kotononen nii, ngo nyolu konyol kotindo ventilation netos tiana, ako nyolu Koraa konai akobo tililindo nebo koyotet. Sikopit tii komat konamdagee mmh mionwokik alak tukuk lii anan ko matkonam mionwokik alak tukuk lii kotiyengee ak murindo nimiten kot. Koraa konyolu konai omitwokik chenyolu kokochin amosityo kokochi omitwokik che Chang anan amosityo kokochi omitwokik chetuteno koraa. Nyolu Koraa konai kole aah noboe noboe nguronik chuu ko en mwisho yuno ko totun kokonon nee aboe buchi anan miten kit ne nemongu after kerabai.

Boishoni Kobo ripetab ingokenik ah ko ripetab ingokenik en kokwenyun nii olekiyoito komui ko amuan chito kole moi kobai ingokenik chenekit bo wikit agenge ingokenik chenekit bo orowek somok kii anan ko ingokenik chenekit bo orowek tisabi kouno kouno eh. Ko olekiyoito ko yon keamuan chito in irib ah arok ingokiet nebo wikit agenge konyolu korong ikochi vaccination nyolu irut tii amosityo konam. Mionwokik chuu bo ot koristo anan nii ko amalda . Koraa konyolu irib en ngalekab omitwokik nyolu ikochi chik mash ko chick mash kotko keibu aruet nebo wiki agenge konyolu ikochinii chick mash nekit konyil ot mut en betut Koraa nyolu irib en koristo nyolu ilolchi chebungut non kindo mat orit konyolu ok irib Koraa motkoriki sityo kobel kololyo. Kotko ingokiet nenekit bo orowek somok kii konyolu koraa in miten vaccine netam kindechin beek orit bo born boxs sii konyolu kindechi beek orit, ko yekindechi beek orit tii koyee ngokiet tii komonome mionoton. Nyolu Koraa kerib en ngalekab omitwokik ngalekab predectors alak che bumungit wee ana..

Aah en irou kemine ketit ko ah bo maana kemin ketik kii kotiyengee yoe compound ko karanit ko yekako karanit compound nii ikere kole chome chitukul lii kobur en yotet kora ko konu uruet. Bik ole ko kokere kole Kai Kai kourengee uruetab ketit tii kotiyengee katit mou yon kebeiurengee uruet nekikichop inee nemara kokinde kipatinik barakiat tii ana ko kit age amun nono ko woo maat ko iniwee ketit ngwenyi ak iuri ko very cool ah kit age ko bo ketit ko imuch kokonin kwenik. Koraa koimu ropta, inibore iker emet nemotindo ketik chechangi ak emet netindo ketik chechang ingunon nii ko tindoropta neo emet netindo ketik chechang Koraa ko ah kerichek alak kenyoru kotiyengee, kenyoru kuyob ketik eh. Koraa ko en ngalekab soil erosion nii ko nome ngungunyek aah.